Ang'eyo Raila Amollo Odinga, tang'eyo William Ruto. Raila Amollo Odinga en achiel kuom jotelo ma osekonyo e piny Kenya ka. Kendo enie jatend kweth maketo sirikal techre. To WIlliam Ruto enie president ma e piny ka kendo noyiere mondo oting' jopiny kaka ker.

Eli toto nya urembo, Emma Jalamo we chayo jathum, prince Hinda mowero nya Migori, Nyamigori ma jaode kendo Odos Jasuba be owero wer mar kel

Eeh asetiyo gi mbui kod ong'we yamo kasomo ka an e mbalariany to ayie ni gichwalo somo mar mbui mbele nikech ber mar ong'we yamo e somo mar mbui en ni ong'we yamo ting'o jii mangeny kendo inyal tii kode e saa matin mondo mi opuonj jii mangeny kendo onyalo kao, onyalo puonjo jii manyalo maromo kata mia adek kamoro achiel kipuonjogi gimoro achiel manyisoni ong'we yamo ,tiyo gi simb mbui e ongwe yamo kipuonjo go en gima ber kendo owinjo obed ni itimo